Mbica ĩno, ĩronania mũthuri ena wathe wa magũrũ, oho hena mũirĩtu aroneka arutaga wĩra haha Safaricom station. Mũthuri ũyũ nĩ aroneka okĩte gũkũ Safaricom station na ena gĩkombe. Gĩkĩ gĩkombe kĩroneka nĩkĩria ahoyaga ũteithio nakĩo. Rĩu, no akorwo haha egũkĩte kũhoya ũteithio, mũirĩtu ũyũ wa Safaricom ona nĩ wega amũhe thimũ tondũ hau thĩ nĩ haroneka hena thimũ, o ho na mũhe kandi ya Safaricom. Mũirĩtu ũyũ aroneka akĩmũhingũrĩra raini ya Safaricom nĩguo ĩtwĩke ya kũruta wĩra. Nĩ wega gũteithagia andũ arĩa mena wathe wa mwĩrĩ nĩguo onao magaikara ota ũrĩa andũ aya angĩ maikaraga nĩ guo magatigaga kwĩmena.

Mbica ĩno ĩronania mĩthemba ya matunda, hena marigũ, hena macungwa, hena wota meroni, hena maembe, hena thandara, hena ndimũ, hena kaba ngohwo na matunda mangĩ maingĩ. Matunda maya, rĩrĩa mũndũ akũmarĩa nĩ mega mũno tondũ nĩ maheaga mũndũ ũgima wa mwĩrĩ, makamũge riri gwata makamũrigĩrĩria kumana na mĩrimũ o yothe. Matunda maya nĩ maroneka mabangĩtwo wega ũũ atĩ ona rĩrĩa mũgũri e gũka kũgũra, ndagũthĩnĩka agĩetha atĩ nĩ matunda marĩkũ arenda, ũguo nĩ maroneka nĩ maragucĩrĩria koguo mũgũri e haraihu nĩ e kũmona mamũgucĩrĩria na oke kũmagũra.

Mbica ĩno ĩronania mũkawa mũthaka mũno na mũbange wega, hĩiniĩ wa mũkawa ũyũ nĩ haroneka hena andũ mokĩte kũrĩa irio gũkũ. Oho, nĩ haroneka hena andũ marũgamĩte arĩa maramatungata na kĩrĩa marabatarania. Thĩiniĩ wa mũkawa ta ũyũ arata nĩ matũnganaga magoka kũrĩa irio iria mangĩkorwo makĩenda handũ ha gũtinda makĩruga irio mĩciĩ-inĩ yao. O ho mũkawa ta ũyũ nĩ wendekanaga kũrĩ andũ aingĩ kuona atĩ nĩ mũthaka na nĩ mũbange wega kũoguo mũndũ wothe agakorwo akĩrirĩria gũka mũkawa ta ũyũ. Mũkawa ũyũ nĩ ũrehaga ũguni mũingĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra gũkũ kuona atĩ nĩho monaga rũboco rwao rwao mũthenya o mũthenya. O ho nĩho andũ mokaga, mũndũ angĩenda gũthomera kĩndũ no oke mũkawa-inĩ ta ũyũ erorere ũríĩ andũ mararuga irio ciao, kana ũrĩa maraheana irio, ona kana ũrĩa mabangĩte nĩguo mũndũ athi gwake akahota gwĩka o ũguo ona kana akahingũra mbiacara yake ya mũkawa ta ũyũ. Gwakwo kwa mũkawa ta ũyũ nĩ gũtũmaga bũrũri ũkorwo ũgĩkũra na njĩra nene kuona atĩ nĩ nyũmba ciakagwo.

Mbica ĩno ĩronania ciana cia anake me kĩrathi-inĩ kĩao. Hau roka-inĩ ciao hena laputopu cia gũthoma cia ciana. Anake aya nĩmaroneka mena gĩkeno mũno hĩndĩ ĩrĩa marerorera laputopu ĩno. No gũkorwo gĩkeno kĩao kĩraumana na kũheo laputopu ici. No ũkorwo nĩ hĩndĩ maheo koguo nĩmarakenerera ũndũ ũyũ. Ũndũ ũcio ũngĩ gĩkeno kĩao nogĩkorwo kĩraumana na thaa ici ti thaa ciao cia gũthoma koguo nĩmahota gũkorwo makĩĩrorera bindio thĩinĩ wa laputopu-inĩ ici na magakorwo magĩkena. Nĩ wega kũhe ciana cia cukuru laputopu nĩguo makahota gũthoma nacio handũ ha gũtinda magĩtũmĩra mabuku. Laputopu nĩ njega gwĩ ciana cia cukuru kuona atĩ gũthoma nacio nĩ ũhũthũ gũkĩra rĩrĩa marahũthĩra mabuku. Oho matingĩnoga mũno magĩcikua gũkĩra ũrĩa makuaga mabuku maingĩ. Kuona mũndũ no atũmĩre laputopu ĩmwe no akorwo nĩarathoma subject nyingĩ nayo.